Tim mar tero nyithindo ma nyiri nyange ok ber nikech omiyo nyako kata kuma obete en kod luor moro e chunye kendo oken gi mijingo kata teko mar, kata bedo e kinde jii

Ker mar jotend piny owacho William Samoei Ruto en achiel kuom jokma nigi nengo ae kendo dhano ma obet piny be nigi nengo. Ker ochung' ne piny kenya kendo dhano ma oluore bende nigi nengo

An ang'eyo martha koome maene chief justice maduong e piny mar kenya kendo ochung e case moramora manyalo bet kotimore e sirikal kaka case manotimore e kind ruto maen ker maduong kaachiel kod raila ene mano chunge mongado bura

mokuongo en tuo mar corona nikech aneno ka jii oumo umgi kod abuog rombe marariyo bende aneno nyithi school kaluwore koro gi abuog rombe magirwako e umgi kaachiel kod kaka gibedo anyalo wacho ni gimabiro e pacha en ni ipuonjo gi kaka ginyalo ritore kaluwore gi tuo marach mar corona

Eee gini natiyo godo kuom timo chudo, bang' kane asenyiew gigena mag ot, kaka, nikech ne ok giyie chudo mar pesa kanyo kanyo. Negiyie mana chudo e yor m-pesa, to negitiyo gi business number koro natiyo gi gini e chudo

Koth aneno kabiro kendo aneno kopidh yiende e bath ndara mondo omi ogeng' pi kuom ketho maua mabende opidh e bath ndara.

Mokwongo ayudo owuoyo, nono. Mar ariyo, ayudo chak, nono. Mar adek, kayang'o dhiang'ni tadhiyudo ring'o nono. Mar ang'wen, e tije kaka mag puro mag puodho, bende anyalo tiyo gi jamni niendi

Ne apidho ndumani e tiend kisima ma dalawa, kendo ne ayudo chiemo e ndalo mathoth nkech nduma en gima nyuolore to ne ginyuolorena mang'eny. Nayudo pesa maber nkech be natiyo tich mar usogi.

En ni aluora ni nitiere gi ji mangeny. Mar ariyo, en ni jo aluora ni endi tich ma gi tiyo ma ng'eny en tich mar puodho.